Magi nyithi gwen ariyo. Aneno koketgi kanyo chalni oket ne gi chiemo . Nyithi gwen gi ok nya ok nya tedgi tinya usgi. Gin nyithi gwen mosechako oseng'eyo wuotho kendgi min gi oseweyo gi.

Nyasi go itimo ga niya, imiyo nyathi nying inya miye kata nyathi nying kwargi, ka en en nyathi mawuoyi to ka en nyathi manyako imiye nying dagi . Kasto be jii biro, dagi nyathi biro nyaka kwargi jii biro jii riwre kayakla jii bet gi mor ka irwako nyathino. Itedo chiemo jii chiemo kanyakla jii chiemo kanyakla jii nya miel jii nya miel kasto ko ka nya ka nyasi oserumo to ji pogre jii dhi ute gi.

Nyasi kaka mar kend itimo ga e kanisa kata dala kata inya time e kanisa to jii dhi chiemo dala. Kaka jonyuol nyako gi janyuol wuoyi dhi ng'ere dala mang'eny jii nya dhi chiempo dala jii dhi miel jii dhi chiwo chiwo dala. En ga nyasi mar mor ahinya niwach jii ariyo oriwre, okelo ga mor ahinya.

Ng'ato kotho to jii biro kanyakla gikonyo ngat ma nigi liel no. Jii ywak kasto inya gole tiike. Nyaka many pesa ma nyiewgo go sanduku, nyiewgo chiemo. Inya tim harambe kata ngat achiel nya chiwre to golo pesano. Nyasi no en ga nyasi mar kuyo gi lit nikech ngato owito kata jaherane kata familia ne achiel kata nyathine en ga lit gi kuyo. Koro jii biro ga mondo okony mondo okony ng'at ma ng'atne otho no.

Nyaka bedni jalni ose nyombo. Otero dhok dala gi nyako. To ong'ere gi jonyuol nyakoni, to kata giseng'ere higa achiel. To nyaka bed ni ose nyombo motero dhok dala, ong'eye. To nyaka bedni en gi kanisa modwa time arus. En gi olemoga en ng'at moro malemo. Nyaka bedni ee.

En tuo matindo mohero mako nyithindo mar manigi dueche ochiko kasto ng'ato be nya miyo gi sihongo sama gichiemo. Jajuok nya iro gii kata maleria ka nyathino ok nind e net malaria nya make, koko nind e net mithiedho maleria nya make . To ahinya en ga tuo matindo mamako nyithindo ma dueche ochiko.

Olemo ni inya cham ka opoke ogolo potle ge go tochamo gi mani yie no kata onya chame gi potle ge go te. Onya chame konumu to konumo to okech kata onya chame kochiek. Kochiek koko ber gi chamo.

Tijni nigi faida ahinya, en tich mar pidho rombo . Rombo ka ngato opidho nya kelo ne faida ahinya niwach rombo nyalo nyuol to rombo konyuol nyalo nyuolo nyithindo ariyo, kata adek, kata achiel. Rombo be en chiemo en ringo ng'ato koyango rombo onya uso ring rombo no kata ocham. Kasto dende no pien dende onya uso ne ng'ato niwach piend rombo inya losgo nanga kata wuoche.

Aneno ko ogol waru e puodho oket e gunia, jogi chalni tero e chiro, waru nigi faida mang'eny sana. Waru gunia achiel nyabedo kata alafariyo. Koro tijni nigi pesa sana, kakoketgi e gunia no, aneno gunia abich.

Tijni en tich mar pur, ng'atni opuro oduma. Aneno ka rombo ntie ei puodho kanyo to rombo ok nyachamo oduma. Oduma gi pod onyak maber, pod gitegno, twi togiseti. Ng'at mopidhodumani nyayudo faida mang'eny nikech niya, ka odumagi onyak maber mogolo cham maber, onyauso to embonyarego mare mondoyud mogo. Emh.